Tije ne opogore opogore e kind chwo gi jo ma mine e ndalo ma chon e gweng'wa. Jo ma chwo ne gi tije kaka rito jamni ma chalo kaka rito dhok, kaachiel kod lee mo opogoe opogore mi ipidjho e dala kaka rombe kaachiel gi diek kendo ne gi bedo kaka jo rit mag oganda ka gi bedo jo ma miyo jo ma mine arita kaachiel gi nyithindo.E gwengwa en gweng ma ji lupo e kendo jo ma chwo ema ne ong'ere gi tich mar dhi lupo e nam. Jo ma mine ne ni gi ne gin gi tije mag rito nyithindo dala, neno ni nyithindo ochiemo, kendo oluokore kendo orwakore ma ber. Mar ariyo ne gin gi tije mag tedo, mar tedo ne jo od jo od gi duto kendo neno ni gik ma oted go ler kendo orit ma ber. Ma go e tije ma ne itimo ndalo ma chon

E kinde ma chon, chwo ne wuok oko mondo omany chiemo mondo okel ne jo ute gi. Kata kamano oselokore kata mana jo ma mine bende dhi oko mondo omany chiemo ma kaluore gi gi dhi nyime mar gi e weche mag somo kendo bedo gi tije ma chal gi mane chwo ni go chon. Mar ariyo, gi m oselokore en ni kinde ma chon, jo ma chwo ema ne bedo kaka wi ot kendo bedo kaka jo telo e ute gi, kinde ma sani ng'eny udi odong ne jo ma mine kaka jo ma otelo ne gi ma kaluore gi gik machalo kaka tho mar jo ma chwo kata bedo mine ma onge gi chwogi to ni gi nyithindo, ma oselokore e kinde ka kinde. Mar adek, gi ma oselokore kaka kinde medo dhi en arita, chon chwo ema ne miyo jo ute gi arita makare to kinde ni arita no kata jo ma mine bende nyalo chiwo.